Ore indaiki naatumi oleng torkerenket la Kisumu naa isinkir. Anaa etii nkabilaritin oosinkir anaaji omena, Tilapia, dagaa, naa ore peetumi Isinkir oleng te Kisumu naa tenkaraki aah mostly aaah olake otii inewueji Victoria .niaku ina peedol ajo ketumi isinkir oleng te Kisumu. Mostly ore indaiki naatumi oleng tenkop Kisumu naa isinkir tenkaraki enaiposha natii inewueji

Kaidim atolimu ajo kanyoo nagira aiendelea tene wuei. Ore entoki nagora aendelea tene naa inkukui eramatitai. Eramatare oo nkukui ena nagira aendelea tene wueji amu idolta ajo etii nkukui ine wuei ende endaa ishoritai inkukui aa kelio ajo naaramatitai amu kakumok nishoritai nee endaa sii ishoritai nee naa ketii nkabilani are oo nkukui. Eti nkukui oo inkirik netii inormayai kake ore naa piitumoki aitofautisha naa eninyikaki ayiolou ajo kamaa kanyoo egira ele tung'ani aa aramatie kuna kukui, ke tenkaraki esiai oo nkirik enaa tenkaraki esiai oormayai.